Aya nĩ mathai marenda kũthĩjna ng'ombe na mamĩnyitĩrĩire marĩ othe nĩ getha ndĩkamatuthe kana ndĩkagũrũke yanjie kũmahũra kana yũre, kũoguo nĩ ĩbataraga kũnyitwo nĩ andũ, ta atatũ kana ana arabu manyitĩte banga kana kahiũ mahote kũthĩnja ng'ombe ĩno arabu macoke mamĩrĩe, kana mamĩruge mamĩrĩe. Nao nĩmatũmagĩra thakame mĩena yao, kũoguo nĩ mendete mũno kũrĩa nyama.